Ũndũ wa mbere nĩ iwanja ciagũkuĩra ngari cikorwo cirĩ cia gũkuĩra andũ tigũkorawo iwanja-inĩ icio nĩkuo mbiacara iria ingĩ ciothe cihũire, nĩhakoragwo na mĩhĩngano mĩingĩ. Ũrakora arĩa angĩ marathiĩ kũgũra indo ciao, arĩa angĩ marathiĩ gũkuo, andũ maihũire kũu, ũgakora maingĩ na maingĩ mbiacara cirahĩnga mũkuanĩre, na iwanja cia gũkuĩra andũ cingĩhe, nĩgetha andũ magakorwo na kũndũ kũingĩ gwa gũthiĩ gũkuĩrwo kana gwetha ngari, magebutia mĩhĩnga ĩno.

Njĩra njega ya mũndũ kũrũta ũria ũngĩ kũrũta wĩra ta ũyũ, nĩ gwĩka wĩra ũcio wena mũndũ ũcio ũrathoma hau, akona ũrĩa ũreka, ũgacoka ũkamũne indo ciake cia gũthambia na mũgeka wake hau mwena-inĩ mũgathambĩa nake, o mũndũ agathambia mũgeka wake, nĩgetha ũkona kana nĩ aranyita, njĩra ĩrĩa ũrahũthĩra no cio akũhũthĩra, ũguo no gũo akũhota gũthoma wega.

Namba ĩmwe no ũmũthomithie ũrĩa angĩtũmĩra intaneti gwetha ũteithio, uka ũkamũonia njĩra iria abatiĩ kũrũmĩrĩra na maũndũ marĩa abatiĩ gũĩka nĩgetha akinyĩre ũteithio ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ, no ũmũteithie we na thimũ yaku mwene, ũkaingĩra nenda-inĩ na thimũ yaku, ũgacoka ũka ũkamwĩkĩra nenda-inĩ, kana ũkamuonia ũbatiĩ gũĩka ũũ na ũũ, kana ũkamũĩkĩra maũndũ marĩa abatiĩ gũĩkĩrwo nĩgetha ũmũteithie.

Ũkũamba kũharĩria indo irĩa ũgũtũmĩra kũruga, indo ta itũngũrũ, ta nyanya, gabiribiri okorũo nĩ ũtũmĩraga gabiribiri, na hoho indo ta icio, dhania, indo ta icio, indo irĩa ũkwenda kũhũthĩra we mwene we ũraruga. No ũkũambia na gũkaranga gĩtũngũrũ, kĩahĩa wĩkĩre nyanya ciaku, ũitĩrĩrie gacumbĩ kanini, ũtige cihĩe, ũkunĩke ũtige cihĩe ndagĩka ta ĩmwe cikue nĩgetha cithondeke cithondeke gathubu ka nyanya. Nyanya ciarĩkia kũhĩa no wĩkĩre hoho ciaku okorũo nĩ ũkwenda gwĩkĩra hoho na gabiribiri. Indo icio ciothe ciaku ũkwendaga kũhũthĩra ũgwĩkĩrĩra o hau gĩtũngũrũ kĩahĩa. Kumania na hau ũgekĩra maĩ ma thubu ma gũtobokia thamaki-inĩ icio hau nĩgetha cigĩcamũke na cigĩe gathubu karĩa mũndũ angĩkĩrĩa nako. Maĩ macio wona macamũka ũgekĩra rĩu thamaki ciaku ho, cikahĩa na cigacamũka hau, ũgacoka rĩu ũgagĩ serve irio metha-inĩ kana ũgekĩrĩra andũ irio.

Mũndũ ambaga kũharĩria matunda marĩa agũtũmĩra gũthondeka njuici te no, ũkamathambia, ũkamatinangia arabu ũkamekĩra macini-inĩ ya gũcithĩa ya gũthĩa matunda macio, wamekĩra hau, ũgwĩkĩra matunda, no wĩkĩre tũmaĩ nĩgetha nĩũndũ wa wa njuici ikorwo ĩ njuici ndĩkanyitane ĩrĩ matunda matheri kana wĩkĩre kariia, kana wĩkĩre gakara karĩa ũkwenda, o kĩrĩa mũndũ angĩenda gũikĩra nĩkĩo ekagĩra hau macini-inĩ ĩyo ya gũcithĩa, nĩgetha ĩgacoka ĩgathĩa matunda macio magoka o magĩkorwo njuici, mĩena-inĩ matunda maya me mĩena-inĩ, nĩ matunda marĩa ũkwenda kũgemia namo, ũgatinia na shape ĩrĩa ũkwenda, ũgacoka ũkamaiga hau mĩena-inĩ, njuici ici ũgũthondeka o njuici na matunda marĩa, okorwo ũkwenda njuici ya mahembe, ũgũtũmĩra mahembe gũthondeka, wenda njuici ya mababaĩ, noyo ũgũtũmĩra, nĩmo ũgũtũmĩra gũtho nĩmo ũgũthĩa nĩguo ũthondeke njuici ĩyo.

Ũndũ ũrĩa mũndũ angĩka harĩ maũndũ ta merĩ. Wa mbere, mũndũ no athiĩ aingĩre intanenti-inĩ, athiĩ website -inĩ yao ahoe kandi ĩyo ya, kandi ya raiburarĩ. Ũndũ wa kerĩ, mũndũ noathiĩ raiburarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nake oye bomu ĩrĩa akũihũria, nĩgetha aheo kandi ĩyo. Mũndũ no abatare kwĩrwo aheana karũgano gake kanini, kana aheane gĩbandĩ gĩake, kana ndeto ta cia cukuru ĩrĩa athomagĩra, ndeto cia cukuru ta cukuru ĩrĩa athomagĩra, kĩrathi gĩaku gĩa cukuru indo ta icio, nĩgetha kandi yanjie gũthondekwo. Mũndũ no abatarwo kũrĩha marĩhi manini magũthondekithia kandi ĩyo, na kumania na hau nĩho mũndũ kandi yathondekwo ekũneyo.